Kimuch kebut kwenik eng osnet, kemurmur komengekitu, neityo kepangan komnye eng kapkoimamaut ii, ak kechorchi kibiritit, yeityo kelaal komong maat kou ne koto kasit.

Akere eutab chito ne tui, netindoi bangoliot, netindoi kalaishekab benderetab emetab kenya, kanam eunoto robieet nebo emetab amerika, noto ne imile biik, bo Kenya chito ako tindoi rabiinikab pitonin.

Kaikai kesirwa tuguk chechang kosir che komoche, kosome ale iwekte alak asikobit konget kityo che komoche, ngamun atinye chepkondok che yomekei ak tuguk che kakasir ichekei.

Kiboe lakwet ne mining keboe chego chebo yorgut, asikobit koet lakwet, kokimit lakwet, kosich kimnotet lakwet, ako kirinda mianwogik chemuch konam lagok che mengech.

Yeimoche passport ing Kisumu, imuch iwe Huduma centre nemi taonit katikati anan imuch iwe kora kap distric commissioner nemito Kisumu.

Agere ale kaolun tuguk chechang chepo amtiwokik eng dukek ngung , kasome ale iteswo ki eng barak eng tukuk chutok tukul kaolun asasikiegin ane eng tukuk kaal

Pendi pik sipitalishek chetindoi myonwokik che terter sikonyor kanyoisiet, kora kopendi chepiosok chemache kotuum asikopiit kosich lagok, kora kemuti lagok chemengech konyor chanjo si manam myonwokik, kora kependi kenyoru kamnyetutik che terter akopa ole kiteptoi eng kasari

Kichope moingonik kechopee ketik cheechen. Kenam moingonik chutok kendee ketik barak kopiit komeny segemik. Segemik chutok kochope kumnyat, Kumnyandanitok igere eng yu komuch kealda akeam kora eng kaa.

Agere mbaret neo nebo kobichek che kokoruryo chekikakol chito. Kakoit anyun nyikekes akeip kopa soket. Mitei taroktet neo nekikeshin asikopit kola kopa soket kealda.

Okeree ripsetab ngororek kiboe anyun oo arekab ngororechutok keboe impirok ako reri icheket chekoo kobun impirok mareri arechuton kamatisiekwak tam alan keboe impirok icheket.

Mi chepto ne tindo shatit ne neel ako birir, tindoi kora kitambaet ne tui, chepito kotoku kole mabaibai, kereri met inendet, tindoi kora chaik chemi kikombet ako maee inendet.

Kiswache imbaaret ko tililit anityo kebat imbaraanata kokararanit, korok keisto chapuk tugul eng imbaaret neityo keip anyuun keswekab soroch akende kosuup lain eng petinoto ak kende beek kot koim kemin sorochichoto.

Mutyo mising akobo kwenyeng'ung nekoial akosor eng wikit agenge, kasomin anyuun eng kamining'etab ge awalun kweyet ake asiip noto ipilach asimetoiwan nitoni kokosor asinityo awekte akine kwo ole kialen.

Chitoab mungaret konyalchin inendet koposihen simoit eng konoretab chepkondok ak lipanetab chepkondok. Oranito konyunyum mising amun memuch ilany kariit asiyai ngalekuk chebo lipanet, kora komemuch kerepenen chepkondok amune meipoti eng keut. Bunei icheket rapinikuk soet.

Karibu kastomas, aaldai nchirenik chetoko fresh chokokiname eng ainet konekit. Ngikas komatindoi harufut neya, icheket nchirenik chuto ko anyiny ako echen icheket ako being'wai anyuun komi ngw'ony, aakdae agenge bokol aeng.

Imuch imin bandek eng kasarta age, yeitya imin marakwek ichegen eng kasarta age, yeitwa imin kipsiongik eng kasarta age. Iwalawal minutikguk simaik agenge agoi.

kichemushoni korotwek chuu koigeny en maa koron yeruryo yekokoibusmusitun kitikin kesut ichek en soburyek ak ketesta nyanyik ak kitunguik ak muaita.

Ni kobaru kobuirutikab Britam Insurance nebo koburutikab nyasutik cheu chebo meosiek ii, chebo barabarosiek, chebo mianwogik ak chebo ee mat. Imuch ilupan age tugul asikopit kotoretin yebit nyasutik chuton

Ye kagosirto chito eng kokwenyo kendeni inendet sandukut ne kiyae baoyot, ak korook kepaal keringet, futishek lo, ak korook kende inendet kereritnyi ak ketuch komie eng ng'ung'unyeek.

Ialdoen siling ata avacodo chuguk? Aaldoen avacado agenge siling tiptem. Memuch ichuchukwan agot koek siling taman? Achicha maegu siling taman, megere ile echen avacado chutok chu? Kagaigai anyun aldaun siling taman ak mut. Sasowa, kona anyun eng siling taman ak mut.

Ripset ab borto en kokwenkeibe en oret nemii barak missing ko agetukul ko lasima kotindoo kapchoet koraa ko agetukul kolasima koribe oinoshe amokiune gee en oinoni korome kityok beek ak keib kobwa gaa, koraa kemine omitwokik cheterter sikobit kotech borwek ab biik ab bororienyon.

Achame boisioni bo somanetab kitabusiek eng Library. Amun imuchi inetgei tuguk chechang ye isoman kitabusiek chemi University Library. Imuchi agot inai ile tesetai nee eng emeet ak emotinwek alak yeiwe isoman eng Library.

Bik che kwonny ak muren chemi tuiyot. Tagu kole kastoi icheget, mi chito ne mi tai ne ineti icheget. Kaebit ichek anyun kogas kit ne kineti.

Ni koboru paselit ne kaiyogu Kilimall. Kilimall ko duketab soeet. Cheyoktoii ileji amache aal kiit eng simoit, ak koyogun icheget kiit agoi konyo ole imii. Ni ko paselitab chito nekiiyokto ne kiguure Brian ako kakeyokchi inendet tugukchik kwo ole mito.

Yu ko soket. Akere kwonyiik chealdoi tuguk cheterter sana sana chebo amitwogik. Mi biik kora che kakwa koaliis, ako oleoo eng bichutok ko kwonyiik chealisiei.

Akere lagook chepto ak werik aeng, toku kole bunu icheket sukul, kailach ichek ngoroikab sukul, tindoi bakishek eng batet, akere ale boiboen lagochu uu kele kineti komie ak koripotin komie eng gaa.

Koganyo amut dukani'ngung aal simoit, ang ni simoit noto, kongait gaa alen apoishe komapoishe komye simoinito, kosome iborwo ngot ko manai aboishe komie anda makararan simoit nito.

Ni ko bustaitab simoisiek, tindoi Safaricom ak Airtel bustaisiek cheterter, bwone anyun signals simoit takiyokun message akoi konyo bustait, yeit bustait anyun komuch konyo simoingung tukchu kakiyokun nda konyo simoit ne kakibirun.